Ma en budho. Budho ni inyalo tede e yore mopogore oipogore. Mokwongo inyalo tede obed kaka sup michame gi gimoro kaka chapat kata mandas. Mar ariyo inyalo tede ateda kaka rabuon. Iluoke. Kiseluoke maler to ing'ade matindo tindo. Koseng'ade matindo tindo to ichwake. Yudo ka isegolo yie man gi kodhi to iye go emiketo piny e bwo sufria basto iketo budho malo. Tiole pi matwin tiole chumbi. Bang'e kiseole chumbi toiume gi jwala mifunde maber. Kisefunde maber to iume kendo gi sufria kata gi raum kanyalo romo. Bang'e kisetimo kamano to iete e wi kendo tochwak mos ma okiketne mach mang'eny. Ochak mana mos. Basto.

Mae en pur mar kabich. Kabich en alot man gi ndhandhu mamit ahinya. Yo manya puonjo go ng'ato kaka onego pidh kabich en niya, mokwongo kabich ikwongo ipidhe e nursery. Kisekete e nursery to yudo kise hiko puothi kata idhi hiko puothi ma ka puothi osebedo maber to kabich ni iweye modong e nursery. Kosedonge nursery maber to ibiro kawe to itere e puodho tipidhe e laini. Kisepidhe e laini to ibiro bedo ga kidoye ma okonego bed ni oyugno. Kabich dongo kuom dweche matin to kosedongo to ikawe to inyalo tere e chiro. To seche ma po kata odongo maduong' cha be inyalo tiyo gi ite go kuom inyalo tedo kaka skuma. Koro mae yo ma inyalotedgo.

Mae en kambi maloso jus miluongo ni grape gi dho ngere. Koro gimatimore ka en ni jalni luoko grapes. Koseluoko grapes to okete masin to masin diye to ogolo sube cha. Kosegolo sube cha to gimatimore kendo en ni kotemo mondo oriwe gi gik mopogore opogore mondo kete chupa to odhi ouse kaka jus koro mamit. Koro ma e gima timore ka.

Ma endi en olemo miluongo ni kiwi. Kiwi en olemo mamit ahinya. To ok oyudre e gwenge wa mang'eny. Oyudore mana matin. Nikech jogwenge wa ok ong'eyo kaka ipidhe kata pok ging'eyo maber yore ma inyalo ti koode. Kiwi ni yudore e gwenge ma central kocha ema ong'enye ahinya ahinya. En olemo ma ichamo to seche michame jomokobe nyalo tiyokode kaka salad. Ing'ade matindo tindo to iriwe gi kabej matin gi kitundu e kaka dang' obed salad. To kiwi en olemo ma inyalo chame kaka en no. Idhie chiro tinyiewe ting'ade tichame achama kaka en no. En olemo mamit ahinya. Inyalo chamo nyaiye no to oko ne jomoko ohero ok nyam nyalo wito.

Mae en rapur manyasani, rapurni okoyudre e gwengewa ahinya, oyudore e gwenge mamoko to en gi nengo' ahinya to okonyo epuro ka iongegi tinga to inyalo tiyo kode e puro. Koro mae en rapur ma olos gi lony manyasani maber ahinya kuom hiko puothe saa mar hiko puothe koromo, machielo en gi nengo' moloyo nikech okokau mafuta mange'ny seche ma itiyo kode, machielo en ni en gi nengo ahinya nikech itiyo kode kuom ithire athira ineno kuma iluo maber seche ma ipuro

Mailuongo ni coffee, coffee en majan mwatitogo e chai to gimabirepacha kaneno coffee taneno mana pesa nikech aparo mana pesa nikech coffee en gima kelo pesa ahinya inyanwang'o nweng'o mang'eny seche ma ipidho coffee. Machielo gimabire pacha en ni coffee jopur mapure gin gi lony ahinya mar pure nikech coffee okinyal purapura kionge lony gitero gi pinje maoko giyudo pesa mangeny koro e gimomiyo gimabire pacha en ni jopur mar coffee yudo pesa ahinya magiyudo seche ma gitero coffee e pinje maoko kata dang waluonge ni majan koro manegimabire pacha seche maneno coffee

imatimore kaendi mokwongo aneno jokma mine. mine giendi gin mine ma maasai to gimatimore ka en ni giting'o nyanya to nyanya magiting'o e lwetgi gipuro koro ginyaa keyo to gin gi mor ahinya kanenogi nikech ok gin jopur gande koro kapo ni kata sirikal okonyogi magibedo gi puothe gii magipuro nyanya to koro gibedo gimor ahinya nikech giyudo chiemo . Tokoro gimatimore ka kendo aneno ka nge gi kanyo nitiere puodho moro to puodho ni okapar kaen mar nyanya to onyalo bedo chae koro gin gi chiemo mangeny mopogore opogore kagidonje weche mag pur koro mane gimatimore kaa aneno ka jo maasai odonje weche mag pur to gin gihero ga pur mar chiaye ok gihero ga pur mar puodho koro gini kelo mor ahinya

Maendi en pamba, tich mar pamba niendi oselokore ahinya e aluorawa, mokuongo pamba ne yande chan ne wapithe mange'ny ahinya e gwenge' ma wan tiere to gi ma omiyo newapithe mange'ny ahinya, en ni nikeche ne wan gi kembe madongo' dongo' manelosogi maler to iterogi e kambi to iloso kodgi lau, oselokoore ahinya e gwenge'wa sani nikeche kembegi nothi mopotho koro ji ok pithe mange'ny, ji ok pithe mange'ny ji achiel achiel mapithe to be gipithe mana ka giseyudo kumagitere ka thi use nikech kembe mane kawe e gwenge' wa ne olwar ne opotho koro kamano eka oselokore e gwenge'wa.

Ma en puotho mar rabolo, en tich maber ahinya majapurni otimo, koro kaka anyalo puonjo nga'to kaka itimo tijni en ni ya mokuongo' nyaka ibed ni in gi kothi mar rabolo, nyaka ibed ni ihiko puothi maber ahinya kendo maler, kendo anyalo puonjo nga'to ni ka pok ichako tijni nyakibed ni inge'yo ni in gi pi machiegni koro kika anyalo puonjo nga'to en ni anyise aloso puothe maler, koselosos puothe maler too obedo gi kothi machiegni to obedo gi pi machiegni, koro gimatimore en ni obro kawo rabolo to opithe e laini ka laini to oketo pi e tiendgi, koro kasenyise kamano to abrokone kaka onego bed ni odoye ma okoyugno ahinya, marariyo obobedo ka orange' bang' saa ka saa mondo onge' ni gimoro amora thi maber koro mago matin manyalo puonjo nga'to kaka.

Gimatimore kae en ni mokuongo' wan gi jopur ariyo, japur mokuongo waneno kaa, mokuongo, gi gite giketo fertilizer gimedo fertilizer e puotho, koro japur mokuongo otiyo gi manure okawo owuoyo to oketone chambe, otiyo gi gik moyae kata mana e jikon, chiemo modong' odongo' owuoyo mag dhiang' oketo e puothe, to japur mar ariyo to nyiewo fertilizer e chiro kose nyiewe to oriwe gi pi to okete e nge'ye to koro ohalone chambe koro magie e ahina ariyo ma nga'to nyalo tiyogodo mondo onge'ni chambe achiek maber kendo nigi thatho malongo' koro gin jopur ariyo achiel tiyo gi achiel iluongo' ni organic farming achiel iluongo ni convectional farming.

Maendi en sunflower kendo sunflower en mau maber ahinya manigi nengo' okonyowa e gik ma opogore opogore to ahinya hinya sunflower en gima miyowa mo, ipithe kisepithe to inyalo tiyokode e mo, mar ariyo sunflower konyowa e jomoko nyalo bule to chamo kothenie kaka en no, koro en gi nengo, ahinya nikech mokuongo kata e aluorawa nenore majaber, machielo okonyowa omiyowa mo mondowatedgodo kata walosgodo gik ma opogore opogore, koro mano e gima omiyo tijni nikod nengo' ahinya e aluorawa.

Maendi iluongo ni cashew nut, cashew nut en aina mar njugu mamit ahinya ma konyowa e yore ma opogore opogore, ber ma nga'to nyaloo yudo e cashew nut ni en ni sechemoko odhio use kose use to uyudo pesane moro onyalo konyogo dwache, otimogo yorege ma opogore opogore. Mar ariyo ber ma wanyalo yudo e cashew nut ni endi en ni inyalo diye igologo mo ire to itedo godo kata itimo godo tich mopogore opogore. Cashew nut nigi nengo ahinya e aluora kendo nikech ber ma nga'to nyalo yudo en ni be inyalo chame to kisechame to okonyo e dendwa e gengo' gik matindo tindo kata twoche matindo tindo manyalo yudowa e yore mopogore opogore

Maendi en chai, chai niendi ok pithe mange'ny e aluorawa, too gimatimore kaendi en ni ipone kosepone toiyole a hiye kaye, kose ole e hiyekaendi maendi idwa ti kode yiere to itere e process mopogore opogore koro okaler ahinya gi gima jogi koro dwa timo kaendi, to gimange'yo ni maendi en kambi maloso chai

Magi gin ahina mopogore opogore mag oganda. Koro oganda gi endi gin oganda mong'eny. To koro kaka ilose e aluora wa en ni oganda ipidho. Koro anyalo wacho yo mipidhe godo. Mokwongo en ni iloso puothi maber. Kiseloso puothi maber to itimang'o? Ipidhe. Kisepidhe e laini, opara ka opara ikete oganda. Kisekete oganda, oganda kaw dweche matin mondo ohikre. Ibiro rito kosehikore, Kopo ni en ndalo koth to koth biro chwe to obiro hikore mana maber. To po nono ni koth onge to ibiro timo ni, ibiro olo ne pi godundu. To oganda kosehikore ibiro weye otuo. Nitiere miweyo tuo nitiere ma ok iwe mondo otuo. E picha mokwongo en oganda miweyo tuo. Mar ariyo en ma iweyo ok tuo. Ichame kaka en no.

Mae iluongo ni peas. peas en aina mar oganda mamit ahinya kendo en gi ndhandhu mamit ahinya maopogoreopogore peas en chiemo mangenyne seche moko ichame gi ochele koro okonyo e del kendo seche moko jopur nyalo use toyudo pesa gi togitimo go tije mopogore opogore. Koro okonyo e ngima mapile nikech kopogore gi chame kendo onyalokeloni pesa makeloni lokruok e ngima wa mapilepile

Ma en puodho ma igoyo ne pi gi odindu. En puodho maler ahinya mohik maber ahinya. To gima biro e pacha ka aneno gini en ni japur dhi nuang'o yuto maber ahinya ka gimopidho onyak maber nikech nyak to odhi nyak nikech yo mohiko go puothe ni. Koro ma endi en puodho maber ahinya molos maber mani gimabiro e pacha en yuto maber ma japur dhi yudo.

Ma en pith mar kich, pith mar kich en pith malong'o ahinya maber mangi yuto maber ahinya. Koro pith mar kichni e en ni sama ipidho kich to ikete kuma ji mang'eny ok odake, alworano kuma ji mang'eny ok odake, ichiele maber, kisechiele maber to iume iketo udi ma kich bodake, sechegonde sa asaya mibiro ng'iyo wechegi endi to nyaka irwakri kaka jogi orwakreni endi, irwako ogudu, irwako gloves e lweti koro tijni endi kaka inene e tiponi, kama e kaka itime e alworawa.

Tijni oselokore ahinya bang' kinde e aluorawa, nikech ndalo machon ne kaka ne wapitho ne wapithoo oko e pap to sani endi wapitho e greenhouse ot molos gi jwala to ipitho e hiye, tijni oselokore ahinya nikech, nga'ta nga'ta ma opitho e yi jwala kae od nie to yuto nwango' yuto maduong' mabup ahinya nikech jwalani rite mondo kik ogam tuoche mopogore opogore, opogore gi nga'tma koponono ni opitho e pap to obronwango tuoche ma opogore opogore. Mar ariyo gima aneno ka osepogore e aluorawa en ni, mokuongo yo manyadendini ologo pi sani be oselokore nikech tinde ok ol pi gi gima ologopi nie, tinde nitiere odundu moketie tiendgi koseketi to oholopi matin matin e chambi kata gima

Magi gin aina mag olembe mamit miluongo ni grapes gin olembe mayot mondo gikethre kethruok margi ni malo ahinya koro mondo iritgi mondo kik gikethre itimo niya ibro kaogi katibro ng'ado gi kisekao gi to iluoko gi maler kiseluoko gi maler tibro keto gi kumoro maok ginyal swonyore. Kisetimo kamano to ibro biro to ikaogi to iketo gi e fridge kaintiero go, ponono ni iongo gi fridge ibrokawe tikete kumoyaore maonge gi liet mangeny mafundogi machielo makonyo grapes mondo kik gikethre en ni iketo gi kar lera ma gimoramora manyamulo gi e yoo mar oyumaoyuma onge koro maneyoo minyakano go grapes mondo kik gikethre

Maendi en dania mo opithe nursery to tijni nikod nengo ahinya e aluorawa nikech dania en gikmitedogodo mamiyo chiemo dung' mamit kendo okonyo e dendwa e yore ma opogore opogore. Machielo dania koponi ipithe kata mana e nursery tichaki duogi itere e puothi maduong', en ni dania inyalo use to iyudo pesani moro matin inyalo konyogo dwachi moro machandi, koro en kod nengo' ahinya nikech onyalo tiyo kode e tedo kendo wanyalo use mondo wayud pesa mwakonygo dwechewa mopogore opogore.

Mae en olemo miluongo ni dragon fruit gi tho ngere, en olemo maber ahinya kendo man gi nengo ahinya e aluorawa, iloso kode gik mopogore opogore kendo onyalo miyo nga'to nwengo maduong' ahinya, mokuongo' dragon fruit ilosogo jam ma iwire e okati to kosewire e okati to bedo mamit inyalo chame godo e chiemo magokinyi, mar ariyo gima donjo e pacha kae en ni, ji nohonore pithe nikech niwacho ni en gi pesa, en gi nwengo' maber ahinya nikech beche nimalo to kendo inyalo use e pinje ma oko mibed jamoko ahinya, koro gimachielo ambiro e pacha en ni, an gi puotho ainaniendi to anyalo bedo jamoko e samatin nikech abiro uso dragon fruit nie e pinje maoko, kopogore gi mano anyalo silo kode jam kata anyalo lose mondo ji otedgodo cake, koro

Ber mayudo kuom timo tijni mokwongo maen tich mar pur mar olemo mailuongo ni matunda. matunda en olemo mangi ndhandhu kendo en olemo mamio waloso go gik mopogore opogre mokwongo wanyaloso kode cake marariyo wanyaloso kode juice maradek wanyachame kaka en ni. Olemo ni endi en gi nengo ahinya nikech inyalo kata mana use itere e chiro to iuse tomii pesa mang'eny ahinya koro en ni ber maayudo kuom timo tijni kaka japur en ni abro yudo chiemo machamo nikech anyachame kakaen no kendo anya use tayudo pesa koro en olemo man gi nengo ahinya e alworawa

Gima timore kae en ni mokwongo ma en puro mar chae. To gima timore kae waneno rawera moro kata jalmoro mapono chae. Kosepono chae to etere kambi to idhi lose mondo olokre chai ma wanyiew e dukni gi endi. Koro gimatimore kaendi en ni sai endi ng'at ma pono chae ni endi aneno ka en ochalo wuon chae. To en gi jotije ge maonge ka machiegni. Koro oneno ni odhi opon chae en kende. Koro mano e gima timore e tipo ni endi.

Tijni kakitime e aluora wa mokwongo gi dongo iluongo ni greenhouse. En ot molos gi jwala mipithe iye. Koro greenhouse ni kaka itime e aluorawa en ni aluora wa ng'enyne ok watiye kode. Wapitho mana e pap liare to chembe wa be wuok mana maber. Koro tijni endi kakitime e aluora wa en kaka asewacho wan wapithe path ok wapithe ot molos gi jwala ni ne chamwa.

Gik makelo mor e tipo ni gin gik ma opogore opogore kendo gin gik mang'eny ahinya. Mokwongo gima kelo mor e tipo ni aneno dhok makwayo. Mar ariyo aneno ka gichamo lum. Aneno kendo ka kuma gintiere ni ochiel maber ma dhok ok nya muomo oko. Koro gik makelo mor gin mago to moloyo ahinya ahinya gin dhok makwayo go. Yiende be nitiere kaeindi ginbe gikelo mor nikech giywayonwa koth kendo gimiyo dhogewa machiemo gi tipo. Koro magi egik makelo mor a hinya ma enenoe tipo niendi.

Kika anyalo puonjo ng'ato kaka onego tim tich mane tiponi en niya, mokwongo ma endi en tich mar pidho yien. Koro yo manya puonjo go ng'ato mondo otim tijni en niya, abiro kone ni okwong ohik yien go e greenhouse kata ohik yien go eko e nursery matindo tindo. Ka yien go osebedo maboyo to ekaka inyalo loko gi kiketo gie kuma onego pidh gi endi. Koro anyalo puonje ni seche ma opidho yien no, opidhe gi owuoyo mondo mi odong mapiyo piyo kendo odong motegno. Koro mano e yo matin manya puonjo go ngato kaka onego tim tijniu.

Gimatimore ka en ni aneno nyadendi ariyo, madichol gi malando. Aneno ka gin e miluongo gi dho ngere ni greenhouse. Koro gimatimore kae en ni chal ni gipidho gik moko e bisende. Koro mano e gimatimore ka ahinya.

Gige tich ma idwaro e timo tijni mokwongo aneno kama laktar mag dhok. Aneno kochwo dhiang' sindan chalni dhiang' ni tuo. To gige tich kata lony madwarore en ni kik ibed ni ing'eyo gima dhi mbele gi dhiang'. Mar ariyo nyaki bed ni ing'eyo gik monego itigodo machalo sindan. Koro gima timore kaende gige jotich en sindan nanga morwako marachar no kendo en ni nyaka iger ne dhiang' ot maber moko sandre . Koro mago e gige tich ma onego ibed godo kata chuoyo dhok sindan

Ber ma japur yudo kuom timo tijni en ni o mokwongo oluoko dhiange .To oluoke gi yath dhi golone tuoche ma demake kata kute ma debed ni omoko e dende kata e yiere . Koro ber ma japur yudo kuom tiyo tijni en ni dhiang' bedo gi ka oonge gi yoo machande mang'eny mano miyo koro onyalo golo chak mang'eny .Koro ber mondo dhiang' kik

Gima timore kaendi en ni magi gin jopuonje ma puonjore tich mar puro. To gimatimore ka en ni gibiro neno gimotimo oduma kata tuo ma oduma yudo ma opogore opogore e puodho. Koro iyudo ka gin jolony ma oriwore gi jopuonjre kata japuonj gi mapuonjo gi yore ma inyalo rit go oduma kata yore ma inyalo pidh go oduma. Nitiere tuoche kata kute mopogore opogore ma oduma nyalo yudo. Koro wayudo ni ka gibedo gi lony mar konyo oduma mondo kik obed gi tuoche gi endi kata kik obed gi kute gi endi to wayudo kaka wanyalo konyore godo kaka jopur mar oduma. Koro kendo gima timore kaendi en ni gibiro gi welo madongo man gi lony ahinya e pur mar oduma ni endi.

Gima biro e pacha kaneno tipo nie en ni japur obiro nyiew kodhi modhi pidho. Maendi chalo koth oganda ma odhi pidho e puothe. Koro samoro amora maneno tipo niendi kata aneno gima chal kamaendi to aparo mana ahina mag oganda ma onego bed ni japur pidho mondo kik oyud mondo oyud nueng'o maber. Koro gima timore kae en ni seche moko iyudo ka japur odhi manyo kodho to ok oyude kodhi mowinjore kendo maluwore gi aluora ma entiere kata ma kothe nitiere. Nikech iyudo ka kothe gi endi nitiere kodhi moko matimo maber e aluora ma opogore opogore. Koro onego bed ni japur kodhi manyo kodhi to manyo

E tipo ni endi aneno ji mang'eny mochung'. Kendo gin jotendwa. Achiel kuom gi en migosi Orengo. Koro gin gi nengo ahinya kendo waneno ka orengo en jatend piny mar kaunti ma Siaya. Koro en gi nengo ahinya nikech en emorito kaunti no. Kendo waneno kaka sani kokelonegi kodhi monego bed ni gidhi pidho manono. Koro kineno jatelo mobiro chiwo kodhi manono koriwore gi jotelo mopogore opogore. En gimaber ahinya kendo miwuoro kendo mipuoyo. Koro jotendwa gi endi gin jotelo man gi nengo ahinya e aluora wa kuonde madake.

Ma endi en jal moro mapono majan. Aneno ka oting'o gimiketo majan e ng'eye. En okapu miketo majan seche ma ipone. Koro jalni endi en e puoth majan mar chae. To en e tich sani aneno ka orwako lepe mag tich, nyaka ogudu mar tich. To nenore kendo ni ok en kende e puodho kae nikech aneno atonga moro e mbele ne. Koro chal ni gin ji mang'eny matiyo tich pono majan. Koro e tipo kaendi gima duong' ahinya en ni maendi en kar tich mang'ato biro tiye, biro pono majande.

Gini nikod nengo ahinya e aluorawa nikech mokwongo ma endi en fertilizer ma ok owinjore wati godo. Fertilizer ni endi en fertilizer ma fake. Koro fertilizer ni en ma wakete cham kata gike wa ma wapidho. Koro gimomiyo en gi nengo ahinya e aluora wa kopo ni oken fertilizer marach to en ni fertilizer konyo wa e weche wa mag puro. Okonyo japur mondo okete chambe mondo obed gi cham owuog malong'o, cham mang'eny mondo oyud yuto malong'o. Koro mae e gimomiyo waketo fertilizer mondo wayud yuto moro maber, ponono ni ok en fertilizer marach.

Chiemo ni iluongo ni njugu. Njugu en chiemo mamit ahinya. Kendo be inyalo lose e yore ma opogoore opogore. Mokwongo, yo minyal losgo njugu en ni ikwong ikawe, iyiere mobed maler. Kiseyiere, to iluoke gi pi mokete chumbi moromo basto imoye. Kisemoye totuo matin. Kose tuo to iketo pan midatedogodo e wi jiko. Basto iole e iye kanyo. Kiseole, to iloke iloke. Ibironeno ka ochako bedo motuo makata ng'eye chande chako bedo motuo mawuok matin. Kisetimo kamano, to ibiro kawe, to iloke piny to iweye okwe. Kiseweye okwe, ekakibiro chame, to inyalo madho kode chae.

Gimabire pacha ka aneno gini maendi mokwongo en tingatinga. Tingatinga ni en e puodho mar niang' ,to aneno ka niang' osechiek koro okawo tinga okawo niang' to ikete yie to iywayo. Gimabire pacha ka aneno picha ni en ni tich tijni endi en mar sombo niang' kai tere kambi mondo olos godo sukari. Koro gimabire pacha mane gima bire pacha en ni niange gi idhi tigo loso sukari. Mar ariyo inyalo ti onyalo ter gi echiro kendo iuoso gi kaka gintiere no mondo ja pur oyud ohala. Koro mane gima bire pacha kaneno ginie

Maendi en tong' moboki mar gweno. To kaka anya loso chiemo ni en ni mokwongo iyiero tong' ma ok okethore. Tong' gweno ma kiko gweno onyuolo ming'eni pod ber. Iluoko ng'eye maler, ki ichwak tong' gi losruok mar gweno. Koro kiseluoko tong' maler to ikawe to ikete e sufria. Kisekete sufria to iole chumbi matin e pigno. Kisole chumbi matin e pigno, to ikete wi jiko. Kisekete e wi jiko to iweye ochwakore. Tong' chwakore bang' dakika abich kika tong' bedo ni ochiek. Mano ka tin to inyalo weye kata mar dakika piero ariyo ka ngeny ahinya. To kapo ni in ngama puonjore tedo tong' tiweye aweya nyaka dakika achiel. Dakika piero ariyo ka ng'eny.

Ma endi en tich ng'weto. En tich ng'wedo dek. To tijni kaka itime e aluora wa en niya, joma chuo e aluoora wa ok oyiene ng'wedo dek. To jomamine ahinya ahinya ema ng'wedo dek. Koro tijni kaka itime e aluora wa en ni joma mine kose ikore mar tedo to dhi manyo dek to ng'wedo e puodho. To kagiseng'wedo dek e puodho, gidhi gidonde. Kagise donde, to ichwake. To kapok ichwake tineno ni mokwongo ilwoke maber. Kiselwoke maber ing'ade matindo tindo. Kopo ni en dek moro madongo dongo cha mosetegno ti ng'ade. Tokopo ni en dek mayom, to ok ibi ng'ade, ibochwake chwaka kamano. Mano bang' ka iselwoke maler. Koro kamano ekaka tijni itime e aluora.

Gima timore kae en ni aneno ka nitiere rawera moro e tiponi. Rawera ni olo pi ne alode ge ma oketo e nursery. Koro waneno ka ootiyo gi yo manyasani mar olone alode ge pi. Aneno koting'o pi e lwete to olo. To gin rowere ariyo. Ok en achiel. Moro machielo be nie nursery ma bathe kocha cha be temo olo pi mondo alode ge enbe odhi maber. Koro king'iyo ahinya king'iyo machiegni tiyudo ka aluora ni ng'enygi gin jopur kendo puothe ng'eny ahinya e aluora kaendi.

Aneno gima timore ka aneno ka nitiere japur gi ja nyiew. Koro aneno ka japur pimo ne janyiew bel e kasuku. Janyiew oting'o bag modakete. To kendo en gi ndiga moro ma okete bathe kanyo ma odatingogodo chambe kodok godo. Koro gimatimore ka maduong' ahinya en ni maendi en ohala ma iuse kothe mopogore opogore. Sani aneno ka gin kothe tieng' didek ding'uen. Koro magi e gima timore kaendi mar e pichniendi.

Ka aneno tipo ni, to gima biro e pacha en ni ring'o ma oted mamit. Inyalo tede mopogore opogore kaka aliya. Inyalo tede sup. Inyalo lose kaf. Kata inyalo thole athola. Koro gima biro e pacha an kaneno tiponi to en mana chiemo nikech koro sani endi bech ring'o aina ni osebedo matek ahinya. Koro iyudo ni ji mang'eny ok nyiewe. An chiel kuom gi. An sani endi kata samoro amora maneno tipo aina ni to wa chiemo ema koro donjo e pacha makoro agombo mana ni ka anyayudo moro anyatedo mondo acham. Mano e gima biro e pacha kaneno tipo ni.

Mae en ratuon ma okete e gire ma ituone godo. To gini endi yudore e aluora wa mang'eny ahinya. Ikinyakose e jikon mitede. Kata kopo ni idhi chiemo e otel to inyalo be yude. Ok inya kose. Kor gimitimo kode en ni ituone chiemo mondo chiemo obed gi dhadho. Kata mondo inyalo ti kode kopo nono ni ng'ato oyudo ajali. Koro ikete kumohinyore no to ochungo remo. Itiyo kode kuom chungo remo. Kendo inyalo ti kode jomoko tiyo kode seche ma gileme. Seche ma gilemo be jomoko kawe to ole pi to kwoye e ot tolemo. Koponono ni odwaro lemo motegno. Koro ratuon titiyogodo e yore mopogore opogore. Mawacho go e matin.

Gima timore kae en mokwongo ma endi aneno kae chege mopim opim e ndope. To chalo ni oya nyiedhi. Kooro opim gi e ndowo ka ndowo mondo ka jo nyiepo obiro too nyalo nyiew. Magi endi gichalo chag dume, nikech cha nyaluo ok nyal bedo mang'eny aina ni. Koro gima timore ka endi en ni nyaluo ni e dhiang' gredi ni gigolo chege mang'eny. To japur kose nyiedho to dhi uso to yudo pesane moro tonyalo konyoregodo kata onyalo konyo dwaro ne moro ka ne entiere godo ma mopogore mopogore. Koro mano e gima timore e tipo nie.

Gima bire pacha mokwongo magi gin majan mokete guniechni matindo tindo machalo okapu. Koro opang gi maber itero gie kambi mondo olos gi mondo gibed gik ma ginyalo tiyo godo. Koro gima gire pacha kaneno gini en ni odu opang gi ka oduma. Koro aluora ma ae oduma ipidhe mang'eny ma gin be seche moko ipango gie aina niendi koro kaneno tiponi to mane gima paro. Too kendo gimadonje pacha maparo kae en ni japur weg puro dhi yudo pesa mang'eny ahinya nikech chal ni okeyo maber kendo odhi yuto malong'o.

Koro ma endi en nyuka gi agwata. Nyuka oole agwata, agwata en achiel kuom gigo mane watiyo go ndalo machon sani ok tii kode ahinya. Koro gima nie agwata tahero to agwata owuon owuon tok ahere nikech akia ting'e kendo ok ang'eyo metho kode. Koro gimomiyo ok ahero metho gi agwata en ni chieng' morachiel kanadhie kadawa to nomiya ,nyuka ga gwata mi ameth godo. Koro nikech ok ang'eyo ting'o agwata na ka na semetho nakawo agwata taketo piny e wi meza. To kuom hawi maracha gwata no nikech nyuka ne liete eiye nopukore ma nowang'a mane awinjo malit ahinya. To kendo yare chieng' no nok achak ametho gagwata kendo ok ahero agwata nikech nosemiya kasara. To nyuka man e iye tahero nikech nyuka ne to mit ogolo suya moro madum .

Ma endi en pien dhok. To pien dhok itiyo kode e yore mopogore opogore. To tijni endi mar pien dhok ni en ni seche seche kata saa moramora ma wang'ado dhiang' , wadang'o ng'egi. Kwasedang'o pien gi waketo tuo, kosetuo malong'o to wa wa wawe mokwongo wa waluoke mobed maler e kaka wakete otwo . Kosetwo malong'o e koka inyalo tii kode e mocho kata mana inyalo tii kode e baro kata beto mariewa kata mana beto rabuon. Koro e seche moko e aluora wa kaki nyalo tii kode ahinya ahinya en mana mocho no , gi gik moko mopogore opogore. Inyalo los kode wuoche, kata inyalo los kode bag kata inyalo los kode msip. Koro mage e kaka inyalo tii kode e aluorawa.

Magie manene tipo ni gin jopuonjre mag pur to aneno ka gipuro yie kaendi tipuonjogi e yore mopogore opogore mag pur. Koro kaka anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tijni, en niya mokwongo abro kone ni oiko puothe ,koseiko puothe maber to obro kawo kweru seche miyike no tokete opara ka opara. Bang'e kosetieko obo bedo machiegni gi kodhi mage to obro pidho gimora mora moda pidho no obed kitungu, obed alot, obo pidhe kuma osego opara maber no. Koro abro mane kaka abro kone kako nya timo tijni.

E tipo ni waneno ka ma endi en miyo moro ma ng'ado ne dhoge ogada en e puothe kendo nenore ni opidho oganda . Koro en miyo ma nigi dhok mar gredi nikech dhok mar gredi nikech gin ema imanyo ne gi ogada. Dhok ma nyaluo nyalo dhi manya manya oganda jata mayo lum kigin. Koro nikech en gimar gredi, opidho ne gi ogada kendo ng'ado ne ogada pile ka pile ogada en chiemb dhok mamiyo gi gigolo chak mang'eny ahinya kendo konyogi e yore mopogore opogore ka gichame . Koro mane gima timore e tipo ni.

Ma endi en mandas, mandas en chiemo mamit ahinya. Mandas en chiemo mayot tedo bende. Koro gimomiyo ahero mandas en ni omiya tich mayot, anya tede mang'eny koro basto achame mos mos pile ka pile, kethruok ne bok yot ahinya. Koro gimomiyo ahere be mar ariyo en ni mandas en chiemo ma ng'ata ng'ata chamo obed joma dongo obed nithindo , ng'ata ng'ata nyalo chame. Kendo en chiemo ma ok nya kayo ii ng'ato , inya chame inyalo chame gi gimora mora to onge chieng' mobro ka iyi. Koro mae gimomiyo ahero chiemo mar manda mak mana nitede bath yogi tok ahero ahinya nikech kaluwore gi ler mar gi .Seche moko aneno ni gitimo buru, ma kopo nachamo to iya nyalo kaya.

Maendi en gas to en kod nengo ahinya e aluorawa. Jodak maluorwa ohero tiyo kode nikech ohero tiyo kodo seche mitedo kode oko gol yiro manya lungo wang' ng'ato seche ma ng'ato tedo kata okolil sufria seche ma ngato tedo. Kendo inyalo yawo mach kaki dwaro kidwaro liet mang'eny tikete okelo ogolo ni liet mang'eny , kidwaro liet matin to bende idwoke mana chien ogolo ni liet matin .Koro en gi nengo ahinya nikech omiyo jii bedo gi tich mayot eseche ma gitedo. Ma mogik en gi gas niendi en gi nengo en kod nengo ahinya nikech a en gima yot yudo . Opogore gi makaa ma seche moko mondi yud makaa bedo lweny nikech o obila tinde mako jii kopo ni oyudi gi makaa giwacho ni ing'ado yien mo okonego bed ni ing'ado. Kore gimomiyo gas ni endi en gi nengo ahinya ne jodak

Kinde mokwongo mane amadho soda mar kok nomit ahinya kana madhe kendo nawinjo ka notiekona riyo. Koro soda mar kok mit ahinya to kendo onyalo tieko ni riyo seche ma chieng' rieny ahinya. Mar ariyo soda mar kok ok kethre ahinya bende nikech ntiere kaka olose ma kethruok neni budho kabisa. Koro gimoro timore na mokwongo kana madho gini machielo en ni namadhe dichiel takane mawiya owil kode nyaka ahiga achiel. Bang' higa achiel kana dhi ng'iye tayudo ka entie kanyo nokodum buoyo be nokogol. En mana ni nokamadhe nikech napoaro ni osekethjore koro napuke. Koro mano e gima notimorena mokwongo mane amadho soda mar kok.